Ore entoki e dukuya naa lasima piyiolou enkulupuoni tenaa keuro. Ore entoki eare lasima piata orgosoi. Ore entoki euni lasima piata enkijape paa tenijing atua ewueji nemetii enkijape neme nemilau enkijape ekutosha . Lasima sii petii iltunganak shumata likimbung pee kilepunye tenidip atuturisho